Migawo makoro chal mar kor lwasi en Kenya Meoterological Department. Okonyo e yore mang'eny. Mokwongo, omiyo jopiny bedo kod ikruok ne weche mag pur. Mar ariyo, okonyo jogo modak kwonde ma pi pong'o, mondo oyud kaka ginyalo dar chon ka koth pok ochako chuwe. Mar adek, okonyo Sirikal timo ikruok mar kony ne jogo ma pi daro kaachiel kod gengo thoye go eko manyalo bet kaluwore kod koth machuwe. Machielo, opuonjo jopiny kaluwore kod lokruok mar kor lwasi kaachiel kod kaka ginyalo rakore kod midhierni manyalo bedo kaluwore gi koth manochuweno.

Kenya osebedo kod jotend piny abich nyaka e sani. Mokwongo en mane osenindo Jaduong' Jomo Kenyatta mano otiyo e kind higa mar piero auchiel ga ang'wen nyaka higa mar pier abiryo gi aboro. Mar ariyo, en mane osenindo jaduong' Daniel Toroitich arap Moi mano otiyo kind higa piero abiryo gi aboro nyaka higa mar elufu ariyo gi ariyo. Mar adek en mane osenindo jaduon Mwai Kibaki mane otiyo e kind higa mar elufu ariro gi ariyo nyaka apar elufu ariyo gi apar gi adek. Jatend piny Kenya mar ang'wen en moluor Uhuru Muigai Kenyatta mane otiyo ekind higa mar elufu ariyo gi apar gi adek nyaka ehiga mar elufu ariyo gi piero ariyo gi ariyo. Jatend piny Kenya mar abich kendo masani en moluor William Samoei arap Ruto mane ochako loch ne e higa mar elufu ariyo gi piero aiyo gi ariyo. An gi pacha aneno ni jotend Kenya ariyo, mar adek gi mar ang'wen emane okelo dongruok maduong ne Kenya. Ka wawuoyo kuom mosenindo jaduong' Mwai Kibaki en emane okelo somo manono e piny Kenya. To moluor Uhuru Muigai Kenyatta noneno ni olos nderni mang'eny.

Josiasa man gi mbi e gwengwa en moluor Raila Amollo Odinga ma en wuod Siaya. Mar ariyo en Ruth Odinga ma en jachung wakeini ei Kisumu. Mar adek en moluor Peter Anyang' Nyongo maen gavana mar gweng ma Kisumu. Machielo en moluor Rosa Buyi maen jaod bura. Machielo en Mathews Owili maen jalup gavana ma Kisumu

Eeeh nitiere lendo manyien mag buche siasa e jumani .To kuom buche siasa mosetimore machiegni, moko osebedo kod tulo kendo jii nowuok kohinyore to moko bende notimore e yor kwee to moko negin makelo dongruok e piny Kenya

Idonje akoantni mar eCitizen. Kadeponi ionge gi akaont, to indikori ka itio kod namba mar kipande. Bang'e tidhie akaont mar jo mochung'ne ng'io wech ma weche mag maundu, mong'er gi dho ngere kaka Directorate of Criminal Investigations. Bang'e to ijaso otas. Bang'e to ichulo eluf achiel gi prabich kokalo e yor mpesa. Ka otiko oseikore, tibro orni ote kokalo e simb ong'we yamo. Otikono kao kind wige ario nyaka wige ang'wen eka mondo oikre. To bang' kiseyude, itio kode e iga achiel bang'e tidhi wilo machielo.

Gweng' osetudere kod piny owacho e kwedo nek mag lee mag bungu kagitio kod loch nanga. Marario, gitio gi apisas mago mochung'ne rito lee mag bungu, kata ginyalo ndiko barupe togioro e eyor mbui. Ananeno ni ma osekonyo nikech le nek mar lee mag bungu odok piny, kendo mio pinywa mar Kenya be bedo bedo gi lee majomoko mapinje maokogo nyalo biro mondo onee. Mae konyo piny mar Kenya mondo oyud ohala ma inyalo tiigo e dongrwuok mar piny mar Kenya.